Alo asipu nasuj inkoitoi nabaikinore enturore naishaa. Eoku endaa oleng', ore ena naa tenalo agelu empeko sidai naunishore terishata naishaa naramat inkaitubulu ainei. Biotisho e nkulukuoni ore ena naa tenalo apik embolea naishaa. Eibooyo olkiyia, eisho enkulukuoni mincho eituraa esidano enye.

llpaek. Ereteni olchamba aaturie olmokombet loolmong'i anaa oltrakta nepiki ilmutaroni, nepiki lelo mutaaroni embeko tenebo we mbolea, ore etubulua nesemberakini, neanyuni meo ore pee etuyu nekesi etaa enda nainosi.

ketii enkaitubului nikijo iyiok naing;u kebulu asioki tekiti rishata , naa kegol ekibooroto enye amu kelo aiboyo kulie aitubulu tolchamba meisho ebulu oleng', netii siiniche ilasho nituny ingai tubulu misho ebulu oleng'.

Keibooyo enkulukuoni mincho eya enkare. Ore pee eturori neaku mbolea sidai too nkaitubulu. Keibooyo enkirouwaj enkulukuoni naake enare neasishore inkaitubulu

Oloper lenkare, enkinyala enkulukuoni, imoyaritin tenebo o mauti nainyal endaa tolchamba, eimutie teunore tenebo we nkesare.

Oloperr le nkare, enkinyiala e nkulukuani imutie kuna ore tenebau esaa empirare eponari imoyiaritin toonkaitubulu enyamali tenkisare.

majani eshai amu kelelek oramatie lenye oleng', naa meeta imoyiaritin kumok sii aitoki naa kebikoo tiatua olchamba alang'u kahawa oya ikuti arin ore pee ekesi neturori nitokini aun tengae rishata.

Ekesuni tolchamba neyae enkampuni, nitukui aitau nkinyat ,neisuji toltangi peepuku olchoni leoriong, ne nepali metoyio tenkolong arashu tomashinini ,neibelekenyi peetoi oleng, nitauni nkinyat peepuku mbala natoito ,nepuoi ashum tompirai kutitik anaa nenapiki ayaki lolo opuoapej.

Olapa le naudo pooki ari. Kore te ilo apa naa ina erishata sidai napuo ilaturok aatur impareti enye nereten naa enkarake olari letaa pedou pee ebulu inkaitubulu enye.

Eeh, ore ina rishata nea etaa pedou olari ekenare pooki aturoni neitobira emparet enye, neikeno sii, neata embeko enye tenebo we mbolea metaa tayari.

Eeh, kore ena rishata naa ina rishata netaa pee esha olari. Ore tena rishata nenarikino pooki aturoni neinyang'ua embeku, we mbolea neteretena sii olchamba lenye neiken oleng' mincho ewuo inkishu ainyal.

Imboosbo kepuo laturok areten ilchambai lenye ,nepik impik enkop, ore peebulu nepik ilchanito oibooyo moyiaritin nayaki enkijape ,neaunyini metoi peepuo akesu.

Eeh atakesipa ore peekesuni tolchamba nenapuni aang nalotu apalpal metoito oleng ,orepeetoi nabel ore aidipa atebela naitoki apalpal metoito oleng, naitoki sii apik olchani eeh paatumoki atushuma torbenia.

Amu ketum faida ekesu indaiki napaasha tenkiti rishata o terishat nabo, keibooyo sii teena enkinyanga embolea, edoropaa imoyiaritin

Enkinyanga empeku we embolea, kilepa naa taata enkinyanga empeku tenebo empolea ,moyiaritin naapasha oonkaitubulu ,enkinyala naimu ngwesin onkishu.

Ilchanito opiki nkaitubulu peibooyo moyiaritin, enkisare naitumiaai imashinini l,eunore nasishoreki mashinini, enturore oltarakita peitasioyo esiai ,abukoki enkare nkaitubulu orkekun lemetii enchan.

itum tooldukai kituak le sirkali anaa ilchaketi le sirkali oji cereals. Ore teineweji itum impolea sidai naipimo sirkali nedol ajo sidain too mpareti oo laturok. Itum sii tooldukai loo loopeny oidipa aishoo sirkali nafasi napuo amirie ina pegu.

Ekesuni too nkutiti alemia adungu inkweshi olmushele, nepuoi aapakal metoito, ore pee epakali, neari pee epuku olmushele eidipa atoiyo, neitaai enkijape naa peepuku naa olchafu, nepakali ilo mushele neshumi toolbenia.

Kiunisho oshi yiok peekimir naa endaa nikitur, ore pekitur irpaek amu ninche kitur tenkata naado kipuo nikimir naa ore ngolikinot aang naa keya nikilayu oltungani likimiraki ,amu ilo ninepu eeata pookingae irpaek lenyenak nilau taa oltungani limiraki, arashu ore tenilo amir nimir tonkuti ropiyani na keasara naa ina amu mikishukoki mpisai apa nintumia aunishor.

Kekesuni oshi nkwashen aitumia olkiti jembe otiu ena euma. Sidai nai le jembe amu, minyal na nkaitubulu etii atua nkulukuoni. Neeku ekesu ake eton epurupuranaro. Neeku ore idipaki atekesu, nena puni ang',neponunui apakal mincho epurda na si.

Intukuo naa ilo nganayioi nidung aitobir oleng aorior, nintau landerera otii atua ,nintau nchoni eauluo nidungudung metaa kutitik ninya aitumia enkiti shata arashu euma.

Ankiti teke teena tanaa emashini ,naitumia lolo aturok tolchambai sapukin oleng peebukoki nkaitubulu enye enkare tenoshi rishata nemekite etii enchan enkop arashu a kiti enchan ometaa meitubulu nkaitubulu enye oleng.

Ore eton ituekesi naa keshurti okikua aitau mbenek arashu epeji peitauni nona benek enyenak. ore peidipi nelotu emashini nabo adung adungoki enkop, nelotu enkainiturut ore peidip aitururo nelotu enkai aapaki olori onapa aitabaya enkampuni ,ore peidipi atanap aitabaya enkampuni, nitokini apo ashurt oleng aitau ntana natanaputua onkulie benek ,ore peidipi nepiki sasa pepuoi aidong aitau sukari.

Keret naa esiaai naponari endaa tiatua olosho ,keaku endaa sapuk tiatua oosho toltunganak le kenya, kelo naa si tena aitobir esiai orbaribarani , kepoi aitobir irbaribarani naimieki nona dakin tenebo omashinini naapuo asishore aidutishore teina siaai endaa kelo sii tena aitobir esiiai telelotunganak oasita inasiiai, kepuo atum esiaai, peetum ataas mincheku ake meeta eneas.

Kepuo aakus naa ilkeek ilmanyaran loo iltung'ana, oree pee iun ilkeek nelo asidanu olmanyara limanya tenebo wuo ewueji nitaaniki. Ore eniare naa kepuo ilkeek aitayu enkijape torno najo ilashumba carbon four oxide, nepik ashu eisho iyiok enkijape sidai najo oxygen. Keyau naa teena ilkeek olari, naa keret iyiok olari tiatua eunore

Irpaek oo imboosho, koree irpaek oo mboosho nabo epuo asishore ai tumia irkiek arashu ilchanito oinyanguni na Keret naa peesieki aoku na kisho sii peoku oleng nitau endaa sapuk nakelo sii lolo shanito neyau moyiaritin nake kepuo ayau enyamali tiatua enkishui oltunganak ,teneno onkishu.

Kelelek naa eunore orpaek tiatua emurua natii amu megol megol si ainyangu embegu nemegol ainyangu embolea ,nakelelek amu kesieki aoku amu keya ake lapaitin okuni arashu ile peoku nidipi enkesare nakeret si iltunganak tesiai endaa.

Kesidai naa inasiiai amu ore nkirik enkurue naa kenya ltunganak ,nakepuo si tena amir amiraki ltunganak peitumtumu ropiyiani nintasiasa kulie baa ,oresi tena enkurue naa meeta sii garama sapuk amu kenya ake ninche pooki toki nainoto ,neaku mitum oltungani esiai ningil alo ainyangaki endaa, nemenyor sii ewueji nenyorsi amu ore ewueji nainoto ninche na keirag .Kesidai si tena amu ore nona tokitin nijo oltungani anangaa anaa olchafu na ninche ninche epuo adaare anaa endaa enye.

Enkaitubului sidai sii sininye pilipili tiatua olosho le Kenya, naa ore ewueji nabulunye, esidai amu meyieu enkare sapuk, kebulu ake ata te wueji natoiyo. Naa ore sii tena aitoki, enyori sii tiatua olosho le Kenya amu keyerishoreki, naa kenyor sii aiitoki sininye iltung'ana oji ilmuindi, amu medaa naa ninche metii ina naji pilipili, amu keponaa emeloni tiatua endaa enye, naa sidai tiatua osarge loltungani anaa osesen loltung'ani.

Keetai inkaitubulu anaa ormiwa, landana, ilchura, ormoog onkulie dakin kumok anaa irmakongeni naa kebulu teina shoto nadoyio .Ore nai entoki naret kuna kaitubulu naa keeta ntana naado nabaki enkop naaok enkare tiabori pii ,nitoki sii aata nkutiti benek naisho mincho ebuko enkare sapuk oleng, eeta sii tena irkiku peibooyo ngwesin naanya mbenek mincho enya mbenek amu ninye esotie enkare.

Ore ena kaitubului naa, naa endaa toltung'ana, tenebo o nkishu, aisidai sii amu ebulu tenkop natoiyo te wueji nemetii enkare, naake sidai amu kenya iltung'ana, tenebo o nkishu, ebulu tenchoto nemetii enkare amu eata imbenek sidain naisaidia mincho eibukoo enkare, neeta sii tena intana naado pewuo aok enkare tiabori oleng'.